Pes jokaonti konyo ahinya newach iyudo ka samoro gisewacho ni nyithi josekondari, jo oh university gi jo colleges mondo odhi omany kaka gikao bursaries to ineno kisekao bursaries, samoro enga eluf auchiel, kodhi ainya to eluf abirio aboro kanyo. To mano kose mii dong' okonyi ainya newach koro ineno ka pesa ni mani manodong' e skul gopi manodong' e skul cha, odok piny. Kendo jokaonti be nyalo konyo nyithindo moko manosetieko klas aboro, to jonyuogi onge kaka nyalo golo pesa ma gidhiogodo e sekondari to jokaonti nyalo kaogi to miogiga chulo negiga pesa moro matin to jonyuol nyalo medo ma onyalo no e skul kanyo, to nyathi soma soma e sekondari nono. Jokaonti chiwo tije kaka ywe ndara ka, ywe chiro, koro ineno ka kosekawi samoro ionge tich, ionge pesa to kiseyudo tijno to ko nyalo konyi ainya e odi kata e giki misepango midwa timo e ngimani.

Nyako ma miaha kobiro e dalau e odiechieng' mokuongo, to ikuongo tiloso ot bedo maler, laro be iyueyo bedo maler ahinya. To kodonjo odiechieng' mokuongo no, to iruake gi mor kajite mor kode, inyise kaka ohere to kaka en be en nyathi odno kata ka oa oko kamano, oruake to en be obed mana kaka nyathi ot kanyo. To ilosone gweno maber, imiye to ochamo be kosetieko to ikawe gi wuoyi ma gidwa loso godo keny no. To ipuonjogi weche weche dak kaka onego bed gi dagi, gik makotimore to onego bed gi tim, to kata ka weche okethore jok monego bed ni gichimo mondo kaka onego gidagi. Mano e kaka watimoga oganda wa kaye.